Njĩra ici nĩ iteithagia kũmenyerera bataraica thĩiniĩ wa mũgũnda na kũmĩhũthĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na tena nĩ citeithagia mũndũ ndakahũthĩre, ũrĩa ũrahũthĩra mũndũ ndakahũthĩre maaĩ maingĩ kana maaĩ manini.